Eng' pikchaino kikere ing' yo kakisir kele yo ko maternity wing yekiro yoto kemwoe kele yu korok ko kot nebo kwonyik anan ko kot nebo chepyosok che chot chetikomuchi kosikis muuch kemwa kele yu ko koot noton nekisikchin lakok ana kora muuch kesirei kenai kele ata kwonyik chetindoi moet anan ko kikomanach ine kora komochei kenai kole ata lakok chemengech chemoche kokisichei amu maternity wing kobo chotok chemochei ichek kochut koo kora kemwae kele maternity wing kora kotoreti kora che chotok mara kikonyor ichek lakok chemengech asikinet kora tugun chechang' kinet kora ole kiteptoi ole kiriptoi lakwet kora ole kiundoi lakwet yekasuch imuuch ko chito netai kosikishei ine koyochei kinet amu mi ng'omutik cheingen ole kiriptoi lakwet yekisich eng' chito netai nemengen kora yutok kora kikochin ichek lakok chotok ko netishek chetoretegei ak ng'alekab kokirinda choto ko sukunik anan kekure umbu

Ingeba chon bo iman ko ng'alekab NACADA ko kochigil kerichek cheame chito anan akot tos tindoo kaimutiet neoo en borto ne ngo manyor Kioto komwae ine kole aman metit kouu chito neimuch koee machanik komi chito ne ngap ikas kole en ingomae machanik koeme metit. Ko kasit tab nagata noto nechikili tos kararan kerichek choton tos tindoo ki neuu kemwa kele konaita chito amu kikoi chito kerichek yeitia yekakobar inee kobaishien kerichek choton igas kolen amon borta amuun tindoo ki nekiko naita Kioto komagase komie. Kemwae kele boisiet netareti korib tugun choton ak ye ame chito kerichek ko boishet tab nagata ne toreti bik tugul koam.

Ingiro en pichait noon kekere choton bik cheterteren en bichoton imuch kemwa kele mi maasaek mi kora Ako mi tiony nekekuren en kutitab kingereza kingereza Giraffe imuch amwa kele inee koba kamanut missing amuun yae kotach bik kemwae en kutitab kingereza tourist attractions amuun yebwa bik kounon yoche kometo rabisiek en bik cheripse en yuton. Kele kotesetai kou naton koetu amuun konu kit nekikuren foreign exchange akobo tianyiton kikuren chelokomiat en yuton kokochi bik chechang konyor boisionikkora komi cheteche korik ikere Ile bo kamanut boision

kikro komie en pichait ni kikere choto kandoik cheechen chebo polatet. Amuche amwa ale ikere chito ko laitoriat nenyon nebo emoni ba Kenya ni. Amuun kemwa kele president nenyon ko William arap Ruto inendet imuche kemwa kele ba kamanut kandoindet ni amu kikotaret emenyon kobar tukuk chechang imuch kemwa ng'alekab kabatisiet kokikotaret kochabwech beit anan ko aliet nebo katoltolleywek ko nguni kialen katoltolleywek en beit nekararan kot missing nemauuvkora en Yoh kemwa kele ng'alekab amituakik en Kenya komakokorom kot missing chiaketugul kotindo amituakik. Komwae kele inee ko kandoindet nekararan kikere kora koyaakse boisionik, mi cheame panyek chekakibel ini nebo maasaek kemwae kele kisachiini ake makieni chemiach. Amuun yae boisiet nekararan

Ngiro eng' pikchaino kakiser yobo barak yo kele national treasury yekiro yotokyo kiit netai nenyonei metinyu ko kaanai ale mii robishek chemochei kemwoi muuch kemwa kele eng' kutitab kingeresa kekuren budget nebo emetab Kenya komochei komwoi anan kosoman ichek ko yetesei tai boishoni kokocham kemwoei arawetab loo noto arawet nekimi komakolo asikemwa kesoman choto ko budget che kimokchinigei eng' emenyo chebo kenyinito ak keyino rubei no ko kimwowech kele tos idara ngoro nikakikoch rabishek chechang' tos ngiro nemakikochi chechang' tos ano ole kakite kemwa kele mi oratinwek chekakiteshi rabishek muuch kemwa kora kele kakiteshi konetik yu kekere kele kararan akot mising' amu yekakesomon kele rabishek chetyan chekakekon kotesei tai koyoyoskei boishonik akekon kora kelipani biik chekoyoei kasi anan ko boishetab serikali

Eng' pikchaino kikere eng' yo kakisir kele oloitoktok yu komwowech korok kele no ko kainetab choto ko masaek anan kikemwa kele biik chetindoi ichek anan ko ribikab tuga kora icheget kora kochomei akobendi tumdo yu kemwoe kele keborwech kele kakeit koret oloitoktok ako yu kotoreti mising' ng'olio amu betushe chu ngapkomi biik chebetos ko ye kaiit yo akot chito komaibete amu imwochi agot biikwok ilechi ami yekile kokanai ine anan kakonai biik kole ikeno yotok asinyamutin kemwoei kele bo komonut kora yekichop tugun che uu chu amu kikotoret biik chechang' asimabetyo biik yu kamwowech kora kole yu kaiit koretab masaek nguni komwoun kole nee nerubei imuch inochigei Ile tos kanyone nyoole tuga tos kanyone nyaribe tuga tos kanyone nyamuti lakwa amu choto boishonik Che yoei bichuto korip tuga kityo ak nego anan ko tambesik cheribei bichutok

En pichait noon kikere choton chito nei much amwa ale chumindet kikere kora bik chetuen en Yoon kakisr kele Australia war memorial ko kemwa kele kinetesetai en Yoon kotesetai chikilisiet Mae kiro Karik cheboisien bichon imuch kemwae kele bichu kobendii bariosiek chito nebiri, ko chito netui nekakiboisien en boryiet kemwae kele ko sikomuch bariet anan meimiche agot kiro elekatebta pichait ni komae kole kiba keny amuun ih kiboisien kalait netui ak nelel kekuren en kutitab kingereza black and white komwae kole kibo keny kotesetai bariosiek komae kecheng chige chitugul koyae chitugul mbarenyin anan imuch kemwa kele en kutit tab kingereza ko independence chitugul komakienge nato en mbarenyin

Ngiro eng' pikchaino kekere eng' yo kele kakisir kainet muitoab teta anan akot muuch ko tombeshik bo komonut kot mising' boishoni nekimore teta kebel kainet akebel kora chotok ko numbers chekakimwa kararan amu kirindoi ng'alekab chornonet kora koyoei chito konai kole tinyei tuga chetya kora yeiro chito ko uu no kongen kole tanya kobo anom amu ribik anan ko boikab tuga kongen kole chito anan chitoab kok nenyunet koboishe kainet nekile nguno yeiro akot tanyata ikose kobirun simet kolen karo tany neng'ung' eng' wiyaa nekikisir nambaini ko kararan toret ole oo mising' yeisir tuga kainutik kou nito amu kikokirinda tukun chechang' asimakebortos akot ngiwe bialde tuchuto ko rahisi amu kisirei kainetab tanyata makeimegei akot kele tos katinyei kalait ne uu nee tos pirir tos uu ne ko kararan ye mi kakesir kouu nitoni amu kokoitoi kityo